Ũtegi wa thamaki nĩũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega, no nĩ hakĩrĩ thamaki iria igĩkoragwo igĩgĩtegwo kwa uingĩ mũno kũrĩa irianĩ; cigĩtagwo Omena. Nacio thamaki ici tugĩkoragwo tugĩkĩara mũgeka thĩ. Ũgacoka ũgacitandatha kũu mũgekainĩ ta ũcio nĩgetha igagĩkorwo cigĩkĩuma nĩgũkorwo cikĩumĩte ũũ nĩigĩkoragwo irĩ njega mũno na itigĩthũkaga na ihenya. Thamaki ĩno ya Omena nĩ o mũhaka ũgĩkorwo handũ ũkĩrĩ na gatarũ na kĩndũ ta neti nĩ getha ũkĩhote gũkorwo ũgĩgĩtega cikĩrĩ nyingĩ nĩamu citikĩendagio kamwe kamwe; ciendagio na kĩndũ ta kiro

Neti irĩa cigĩtegaga thamaki nĩ igĩkoragwo ci kĩrĩ njega mũno, nacio neti ta ici nĩ ikĩhotithagia andũ gũkorwo magĩtega thamaki nyingĩ. Neti ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtumwo na ndigi irĩa cikĩrĩ na hinya mũno, ndigi ta cia rũkinga. Igagĩkorwo igĩkũnjanio tũnini tũnini ũndũ thamaki itagũkorwo igĩkĩhota gũkĩũra rĩrĩa yagĩtuĩka nĩ ya kĩingĩra neti-inĩ ta ĩno. Nayo neti ĩno nĩ ĩgĩcokaga ĩgagĩkĩrwo tũ plastic tũrĩ tũgĩkĩragwo kũrĩa mĩico-inĩ, nĩgetha rĩrĩ wakĩmĩikia rũĩ kana ndemu kana iria-inĩ. Ũgagĩkorwo ũgĩkĩona harĩa ĩkĩrĩ nĩ amu tũ plastic tũtũ tũgĩtigagwo tũkĩrerete na igũrũ.

Rĩu, indo imwe iria igĩkoragwo igĩgĩbatarĩkania cigĩkorwo cigĩkĩhehio, nĩigĩkoretwo igĩgĩthondekerwo indo, ta makũmbĩ, namo makũmbĩ maya, nĩgetha makĩgĩe na hinya wamo ũrĩa magĩtũmagĩra wa mwaki, magagĩkorwo magĩgĩkĩrwo cora, nacio cora ici, cikĩ njega mũno nĩamu, cora tiga o ngarama ya rita rĩambere ũkĩgũra cora ta ĩno, na hihi ũgĩkorwo ũgĩgĩkĩrĩrwo cora ta ĩno handũ tya harĩa, kuma hau, ndũgĩkoragwo ũgĩthiĩ ngarama ĩngĩ oyothe, na cora ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩruta wĩra wega mũno nĩamu ĩrutaga wĩra na riũwa rĩrĩa rĩakĩara, na kana hihi nĩigĩkoretwo ciagĩrĩtio mũno, igagĩkorwo ikĩruta wĩra nginya na ũtheri orĩrĩa kwagĩa ũtheri.

Ũrĩithia wa indo ta ngũkũ nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno, ona gũgĩtuĩka nacio ngũkũ ta ici no ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrwara na nĩ igĩbataraga gũkorwo igĩkĩheo njanjo mwanya mwanya kana dawa igĩtiganĩte nĩ amu ungĩgĩkorwo ũtagũkĩhe ngũkũ ta ici njanjo ta ici kana rĩrĩa cia gĩkĩrwara gũgĩcihe dawa ciahota gũgĩkorwo igĩkĩrwarĩte mũrimũ ũrĩa ingĩgĩkorwo ikĩgwatania ciĩ ciothe, na ngũkũ nĩ igĩkuaga naihenya mũno, ĩngĩkĩnyitwo nĩ mũrimũ thutha wa kĩndu ta thikũ ithatu thikũ inya, ngũkũ nĩciambagia gũcũnga na igagĩkorwo ikĩhoteka naihenya na no igĩkũre.

Nĩgũgĩkoragwo na itugĩ mwanya mwanya iria igĩkoragwo igĩkĩrorwo thĩ-inĩ wa thĩ nĩgetha gũkorwo andũ magĩgĩtuĩka makĩrĩ na maica mega, kana maũndũ marĩa thirikari kana ciũngano ibatiĩ gũkorwo ikĩrora, nĩgetha magĩtuĩke ma gũkinyanĩrio, maũndũ mamwe ta maya nĩ ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, andũ nĩmabatiĩ gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ningĩ maũndũ ma thĩna andũ nĩmabataire gũkorwo makĩrorwo matigagĩkorwo makĩrĩ na thĩna mũno, ningĩ andũ nĩmabataire gũkorwo makĩona maĩ matheru, na magagĩkorwo makĩhota kwĩhe irio o mũthenya o mũthenya na ningĩ andũ nomagĩbataraga magagĩkorwo makĩrĩ na hihi kĩrĩa tũgĩtaga hinya ta wa mwaki kana wa thitima, kana mahinya mangĩ ta macio makahota gwĩka maũndũ mao na economy ĩgakĩhota gũgĩthiĩ nambere wega, ningĩ andũ ihoto ciao citigĩbatiĩ gũkiuno nĩ thirikari kana nĩ andũ arĩa angĩ mangĩkorwo kuo andũ ta acio, andũ makĩheo ihoto ciao cirĩciothe nĩgetha bũrũri ũtuĩke wa gũkĩagĩra na thĩ ĩtuĩke ya gũkĩagĩra mũno, nĩngĩ nogũkĩrĩ na ũhoro wa gũkorwo tũkĩnyitithania thĩ yothe ĩgĩtuĩka ta kĩndũ kĩmwe naguo nĩguo ũgĩtagwo globalization na nĩ mwega mũno ũhoro ta ũcio.

Ũrĩithia wa indo ta ngũkũ nĩũgĩkoretwo ũkĩiyũkĩtio ni andũ aingĩ mũno, nĩamu rĩu maũndũ ma mawĩra nĩmakĩagĩte mũno, na andũ aingĩ magĩcokete na mĩena ya icagi-inĩ gũkĩgeria gũgĩkorwo magĩkĩrĩithia indo igĩtiganĩte. Kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo na raithi mũno harĩ mũndũ gũgĩcokereria na gũkĩambia gũkĩrĩithia nĩ indo ta ngũkũ, nĩ amu ngũkũ ndĩkĩrĩ goro mũno gũkĩmĩgũra, na mũndũ agĩthiaga agĩciciarithanĩtie o kahora o kahora. Ngũkũ ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩheo irio, nĩ getha ũgagĩcihe irio cigagĩkorwo igĩkũra wega, na igĩkũhe indo ta matumbĩ, nĩ getha ũgakĩona matumbi ma gũkĩendagia, ũgagĩcoka ũgakĩona tũcui tũrĩa ũrĩgĩkoragwo ũgĩkĩrera nĩ getha ũgĩtwarithie rũciaro rũu rwa ngũkũ na mbere.